Minsetab mosong'ik komoche olema oo ropta olimi ropta kitikiniet kora komoche ng'ung'unyat nebirir ole maiku kimindo yo koropon kora komoche asista koluchi koet kosir.

Minutik cheu mosongik, kipsongiok ak bandek ak marakwek kora ko che rutu eng imbaarenyon amun maoo ropta, kora ko laale asista eng beet sikochokunee minutik choto.

Ni ko imbaret nebo kitunguu neo missing kitunguik anyun chon mukulen mo chompo sokek, kitunguik chuu ikiker konyorjin gee chito nekimin keljin neo missing ingamun woi imbarani ak kioldo en beit nemii barak kitunguik chon mukulen.

Agere ngotko tugo kororon keswe choton. Kora ager ngotko nome gey ak woli amache akolchi, ngamun mito chikekolchini oli kaitit komi chekikolchini oli lalang. Kora agere ngotko bei nyin konome gei ak chepkondok che atindoi. Kora agere ngotko bo keny . keswek che bo keny koyai komyen kosir keswek chegigo kesei.

Chuu ko kitunguik chapo sokek chekoen, Kora kokitunguichu kocho neriotin sokekyik mo chopokipkaa chapo keny, kitunguichu kokokile kororon en biik chepo Diabetis kora kwonyiny ngekaranganen amitwokik

Chu ko kitunguuk chobo ketik ako tindoi sokek cho nyolilen. Ngakeer chu kotindoi sokek che neryotin, kitunguik chuto anyun kokakile kararan eng che tindoi miandoab sukaruk ako anyiny kora ngekele amitwokik.

Tam eng imbaarenyun amuch amin bandek ak marakwek, ye atutu amin marakwek ichekei ako ye ipata marakwek akeere ale kakotoldolit imbaaret ako busbusit ngungunyat. Akeere ale ngewalawal kounoto kotoltolit imbaaret.

Iomunee komoche owoo sukulit ab nyaliltarit tos kibunee oret ingiro sikeit sukiuli noton konyon ole oker oratinwek oeng chekoichunchun gee neni kole kany atepenen simokoy owee ak aweke.

Iamunee kugo, kamache awo sukulitab tembelio, katebe anyuun oret newendi tembelio, ageere oratinwek somok ak kakilecho kitokostoi barak yuun, monget anyun ale ngiro oret, ooh kele amuur, kongoi anyuun.

Eng' pikchaini akere mbaretap sukuma ak spinach. Sukuma chutok anyun akere kokosiir, kokoyosekitu kot kosich tapteet. Abwati ale chito nebo mbaret ko kometo koyosekitu kou nitok , sikosich keswek, sikobiit kopiit alityo kokol sukuma alak

En imbarenyun oker koui missing ripset ab kiyakik kosir ripset ab minutik munutik nda kamin komomii kasit ake neui ekenyi asember ak akeny kityok akes, ko ripset ab kiyakik komoche arip kila inkiyech anake peek aker kor kait langat koraa ayakaa ko en kerenyun okere koui ripset ab kiyakik.

Achamegei mising kugo iamunee inye? Chamegei olinyo achek ara amu nee olingwong? kele ichulate kelyek ii, kelye choto, kongoi anyun kugo.

Biik chemi kokwenyu kobendi sipitali olon imiandos, mamuch anai ale wendi chito konyil ata ngamun ye imian chito kwo sipitali, much koek konyil agenge eng arawet, konyil aeng eng arawet kotienkei ak bortoab chito.

Bo kamanut kot mising kechikilkei asinai chametabgee nebo bortongung, inai kotki tindoi mianwokik isip inyakei kotoko mapema, kotom koloikitu mianwokik choto, kora asinai ile miyee bortongung, inai iripkei komnyee.

Kelchin nenyorchinkei temik ye walawal minutik eng imbarengwai konyoru kotoldolit imbareet kiit ne tai, nebo aeng kora konyoru amitwokik che terter sikomuch kobae koinyin chito, kounoto anyuun konyolchin kewalawal minutik.

Chamgei? Kikureno ane Jane ang inye, kele kikurenin John? ooh kabaibaitu amun kaketuiye, asikeyai tuwai boisiet, amangu ale kioe tuwai boisiet eng oret ne mie, karibu mising.

Koimutiet neo nenyoru temik olonkabet ropta, komeitos kugukwa eng mbar nka amun manyoru beek cheyamei. Kora, ko temik cheripei kiakik, konyalildos icheket nka amun yochei kolachi beek kiakik kobwa kaa, anan kocheng'at ak kiakikwai beek kopa oleloo.

Kanyo ofisingung kengalal ngamun katinye kaimutiet kitikin akobo kazini ayoe, ngoker ii komayomo chepkondok che lipono, kasome iteswa angot nde teswa bokol mut eng barak ii, ayoe kasit ababai ngamun akere kouyo achilat mising eng chepkondok che lipono.

Nii ko app nebo Tala, Tala ko akeng'e chekoitoi rabinik kobun soet, somee biik rabinik en simoinywan en Tala akekoi rabinik chebendi okot akoi elibu muut, korok koyachin icheketsiliban en simoit, nko meliban kotoi anyun bichoton kobirchi biik chemii simoing'ung chekiisefen en simoing'ung kolei tomo iliban chepkondokwak.

Yu ko mpaka nekichute Marsabit, Marsabit ii, ko emet ne yamat kot mising. Akere kikechopchi barabaret ne kararan ne wendi Marsabit, ngadan yamat anyun emonotok ii, akere pich che mi oret tabantaban ak chemi oret katikati, uyo ngalaldos ngamu garisiek chebune oranita, bune piik tonondos agot eng kwenet nebo barabara

Betut netaa king'iyokwon rabinik kobun bitonin ii, ko kii kirismas nekibo kenyit konyee, kiyokwon anyun neketubche nemii bitonin siling elibu taman, kiabaibaitu mising akaalen tukukab kirismas chebo lagok.

Eng pichaini ikere, kindeni solaisiek kibatit barak, nda kakinde solaisiek kibatit barak ii ole bire asista komie, komi wayat nebunu barak anyun akonyo ko ole mi betirit, eng betiriot anyun kopcheita maat eng taisiek chemi kot.

Ni ko konoretab chepkondok eng equity bank, konoranito bo chepkondok ii, mi aina che terter chebo konoretab chepkondok, ni ko konoret nebo chepkondok che iytos eng kila. achame anyun ye akonor chepkondokchuk kokono kiy, momoche akonor kityo chepkondok ak koruiyo eng benki.

Tokat kotoreti somanet, ngeboisie tokat anyun ii, imuchi icheng tukuk che chang chemi soet ak inet kipsomaninik akobo tukuk che terter che imoche inet, kora kotoreti somanet ngamun inyumnyumi boisiet ne koto to isomoni kitabut ii, isoman tuku che mi soet.

Iororuech anyun kikurenen ng'o ? Kikurenon Jane. Mwowech anyun agobo ee olekieit en somanet? Kiait kilasit taman ak oeng'. Kemoche kazit neu nee? Komoche kazit nekisirisie en opis. Kiiyoe kazinton besiiet age ? Ei kirayai kenyisiek somok lakini kibek kazinoton ngamun kime kompuninoton. Nan sikeker yebit napasit kekurin.

Iyomune chorwenyun , kenyon oginye siro raa ? Imoche ial nee? Oo kecheng'oti kwoonik ii ? Akot ane konyon siro raa komoche ocheng'yi mama nenyun njirenik. Kararan amun koketuye kikoik keny.

En kesitab mbaret pilotit namba pokol ak taman ak mut nemi Kitengela, kokakotil kapkiruok kole bo mbaret John Kiplimo Maritim ngamun tindo inendet tuguk tugul cheiboru kole nenyin mbaret kounoton ii kong'eten rani koinye Karen Kimeli komotiteimeny mbaret niton ngamun bo John mbaranoton.

Ni kolipanet ab chekondok keboishen simoit, lipanan nito kondenoi chito kit en computait yeityo kowirun ngoliot kolenjin imoche iliponji account inii chekondok nkot iyonii iyan ile oyonii ak inde piningung ko ininde piningung kopendii chekondok choton accoundit noton kokokonin ko indieshe komopendii chepkondok.

Awendi yait duket ne oo, anyoru chito ne tononchini dukanata oo, ak kokochi kipandenyu ak aborchi tuguk che iboru kole amuchi alipan loan cho moche asom, ak asom inendet ngot komuchi kotononwo duket ne oo asom chepkondochoto eng benki.

Iomunee omoche anyun akount en sacco nikon ngwony omoche anyun iororwon ole itoo rabishen en sacco initon, omoche koraa iororwon ole kosomto rabinik en sacco initon omoche ororuon ile yon kosome rabinik kotononuon bik ataku, koraa omoche anaoi ole rabinik chetiana cheketilto en kila arawa en sacco initon ngwony.

Yeimoche inde chepkondok benki kobun Mpesa kotiengei benkit nemiten chepkondok cheketile. Neu ane omiten Access bank, ndokilen benkitab Access kongomoche oyokyi kong'eten simet agoi benki kotilenon siling' konom, ko en Equity kotile siling' tiptem kogemoche iyokte rabinik kong'eten simet koba benki.

Pikchaini koboru duket neo nepo Naivas. Dukanipo Naivas ko ki tindoi morik chechang kong'ete Nairobi kotindoi morik chechang kora eng Nairobi. Mi taonishek karibu tukul. Eldoret akere tindoi morik karibu ang'wan Kisumu kou noto tindoi morik, Kericho kotindoi morik. Dukanitok oo po Naivas kotindoi morik chechang akotindoi biik chechang chealishe yundo. Kou noto konyoru kelchin neo nea duketap Naivas.

Tokat kotoreti biik cheinetisie ak bik chekineti ngamun kimo imuch keboisien tokat kelilen inat asikomuch kosib chesomoni tuguk en inat, kora kemuch kicher kartasisiek chechang' kebosiien tokat nekotokisire kartasisiek kicher kartasisiek copies chechang'. Kora kimuch kesoman tuguk chemi soeet kebosiien tokat.

Akere en pichaini bandek chekakipel ,kakepel anyun korurio komie achome bandek chekakipel ngamu anyin kot icheket kwanza neamda chaik subuhi ikose kwonyiny bandechutok.

Awendi akoi benki akowee olemi nedonondochin benki noto ngamun kinyoru yait anyun atepee alenji kokochuchuch rapinik en account nanyun ako mocheru amoche sikomwaiwois sikoaroruan olekochuchukandage rapinikyuk en benki.

Amoche anyiit loan en benkinitokng'ung raini. Kotebe ale nee nemoche atindoi asii anyiit loan, kora amoche iororuon ilenchoniytos siling ata rabinik, rabinikyuk chemoee osom ko elibu bokol akomoche imwowon ilenchon tos itilon ing orowek ataa anan olibonii eng orowek ataa siatar loan ichotok.

Eng kokwenyon kopoishen biik chechang kwenik kokwanyei anan kochopei amitwokik. Kitile kwenik akende kapkoimaut kou ye igeere korook kechop amitwokik. Kora ko saburionik chepoishe kocheu chuto chebo kipgaa chemakisite barakunyin, kora komelin anyuun kouni, ole oo kopoishen koita maat cho somok.

Tuguuk chemakatin yon iyate account ne kikonore chepkondok eng benki ko kipandet asikomuch iyate account noto ngung. Kora ko rapinik che ngaring mising chemache ketoune , keyote ko siling bokol muut anityo inaam anyun ikonor eng uwezo nengung chemeche ikonor.

Ni ko taritiet ne kikure Ostrich, taritiani anyun ii, ko oo katinyi mising ako kerei ole loo nea, taritianitok kora kenyorchin inendet olekiripe tiongik, mito akot Nairobi ole kinyorchin taritianita, kora kokile ribe mayaik chi mising taritianita, maiyanchini chii korikyi mayaik chi.

Eng pichaini akere matatu che kamin lain, kora akere kiboitinik chebo serikali che kikure police. Akere anyun ne kwerie matatu akenge kakorek eng garit ii, ikochini barondok chichi bo barabara keker koto tindoi barondok choto bo barabara, akere kamin lain anyun garishek che chang lazima rani ko betut ne kisegei anan kichikili che kwerie garishechuta.